Ore eninko tenintobirr ena naa ilooik loonkishu ashu iloontare ninye ipik enkare nairowua ni chemsha nintobirr supu.

ore ene naa sipitali, naa ore entoki nagira aasa tene naa entoiwoi nagira arrip enkerai enye namoi ashu nairagie te sipitali

Ore ena naake eji table tennis naa ore table tennis, nee enkiguran naiguran iltung'anak are oltung'ani ojing' ena shoto e kedienye netii olojing enda e tetene, naa ore teninko tenisum oltung'ani ketii inatoki naji tennis naa ninye iwoshie ena toki nado nemifaa piigusa enaima peelo enetii lido likai tung'ani, neshuku lido likai tung'ani awoshoki ena alo ino. Ore ake peeku itapong'o arashu piintosho ee enaima arashu itu iwosh boo neeku naa kichindaki.

Ore ena naa eramatare oo nkinejik. Ore enkinejik ore enekunari eramatare tenkopang' naa inkinejik ake enyiangu ee ninyiangu ilorroyi ooitiamaki enkinejik neisho kuna kinejik aaponari aaku kumok nifaa sii peyie inyiangaki olchani oudi too nkatitin oo moyiaritin.

Ore ena na enkompe arashu sawadi naishori oltung'ani oisulwa te ntoki naiguranie um keji gift te enkiguran. Ore ena kiguran netii ena kompee o iltung'ana oishinda empira, netii lo kulie tung'ana oishinda volleyball. Neaku ore Kuna naa isawadini naishori oltung'ana otadua ajo iyie oisulwa.

Ore entoki nagirra aasa tene naa isikarini oo gira ai match aa ore ena naa lazima entoki naji national holiday naa enkolong ena naitadamuni ee kulingana entoki nagirra aasa. Ore entoki nayimatie apa Kenya netumo sirkali pookin oltungani rayia aisherekea naa.

Oree sababu paa nyorr ena ena siai arashu ena baye naa ore ele sindano naa keji ole chanjo arashu osindano oibooyo imoyiaritin tofauti naaji keponu neeku kesieki aibooyo tosesen.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa mashindano arashu enguatata. Ore ena kuatata aa iltunganak oo kuet neyiolouni oltungani oitumiya muda kidogo arashu olokuata oleng' neyaa namba nabo.

Ore entoki nalotu too damnut tenadol ena ena siai naa ore ena naa esiai empira ore ena siai empira naa lazima peyie eng'orr oltungani atua ena ima peyie eitodolu ajo etang'oro entoki naji goal, Arashu eisulie naa.